Haha ndĩrona hena arutwo a cukuru, na mahana ta arutwo a cukuru ya thekondarĩ na hena aciari ao, na ũhana ta hena mũcamanio aciari metĩirwo moke cukuru-inĩ, na ndĩrona nĩ gũthikĩrĩria marathikĩrĩria, kwĩna mũndũ ũrarĩa, na ndĩrona aingĩ ao mekĩrĩte barakoa koguo ndĩrona kũhana tarĩ kĩhinda kĩrĩa twakoretwo na mũrimũ wa korona. Na nĩ arutwo na aciari ao.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha nĩ arigiti kana arĩa makoragũo mathomeire maũndũ ma kũrora atumia arĩa aritũ. Na ũrĩa ndĩrona nĩ maũndũ marĩa mandĩkĩte marĩa marenda gwika. Kĩndũ ndĩrona haha mekaga kana matanyĩte gwĩka nĩ kũbundithia atumia aya aritũ ũrĩa mekũrora ciana ciao irĩa citaciarĩtwo na kũmaharĩrĩria kĩĩ meciria nĩguo mamenye kamũira ihinda rĩu rĩa kwĩhingũra rĩkinyĩte. Na kũmaharĩrĩria kĩĩ meciria nĩũndũ ũrĩa wa mekũrora ciana ciao na hau kabere. Na ndĩrona nĩ marenda kũmabundithia ũrĩa mekwĩrora na ũrĩa mekũrora ciana ciao, na ũrĩa mekũrĩa na indo irĩa mabatiĩ gwĩka na nĩ kĩĩ matabatiĩ gwĩka.

Rĩrĩa nguona ũndũ toyũ ũkĩhanĩka, kĩndũ kĩa mbere ndĩrona athaki a mũthako wa rugby na ndamenya ũguo nĩ ũndũ wa ũrĩa maikaire na ũrĩa mekĩrĩte na mũthako ũyũ wendaga andũ arĩa makoragwo mena hinya mũingĩ kana makoragwo maihũrĩtie mũno. Na haha ndĩrona hena ũmwe wao ũgũĩte na ũcio ũngĩ nĩ kũmũteithĩrĩria gũkĩra na ũrĩ kũringana na ũrĩa aigĩte ũthĩũ wake, aronekana ena ruo mũno, ona ũrĩa aihũire ndoro, nĩ ta akurutũkire agũa. Na ũyũ nĩ mũthako wa rugby na nĩ ũkoragwo wĩ mũthako mũno, nĩ mũthako ũmwe ũkoragwo wĩ mwega mũno na nĩ ũcanjamũraga andũ. Nĩ wa kung'ang'ana, nyanake imwe cia team ĩmwe cing'ang'anaga na nyanake ingĩ cia team ĩyo ĩngĩ, makang'ang'anĩra mũbira. Na ũyũ mũthako wendaga mũndũ ũthomeire wega nĩguo kũĩrigĩrĩria kumĩra.

Ũrĩa niĩ kũringana na mawoni makwa, gũkorwo na mũtari wa mũrĩre wa mwanya nĩwega mũno, nĩ ũndũ mwega mũno, tondũ thaingĩ mũndũ nĩathiaga, ũgakorwo wĩna ũgũta wa kũruga, ũkona o kĩrĩa ũngĩgũra, nĩ irio cia barabarainĩ, iria cikoragwo cirugĩtwo na maguta, maguta maingĩ, na na maguta macio matikoragwo me mega mĩrĩinĩ, no ndina mũtari ndĩna mũtari wa no ndĩna mũtari wa ũrĩa batiĩ kũrĩa, nĩwega tondũ nĩakũnjĩra ndũbatiĩ kũrĩa kĩndũ ta kĩũ ti kĩega mwĩrĩinĩ waku, ũbatiĩ kũrĩa ũũ, ũbatiĩ kũrĩa nyeni nyingĩ, ũbatiĩ kũrĩa matunda maingĩ, tigana na irio cia barabara, ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩnyua kĩndũ kĩndũ ta njohi, ũbatiĩ gũkorwo ũkĩnyua maĩ maingĩ, maũndũ ta mau, na niĩ ndĩrona nĩwega mũno o mũndũ, ndĩrona nĩwega niĩ, gũkorwo ndĩna mũ ndĩna mũtari wa mĩrĩre.

Haha ndĩrona mũtaratara ũrĩa ũtũmagĩrwo Kenya, bũrũrinĩ, nĩ nĩ njĩra ĩmwe ya marĩhi, na mũndũ no arute mbia ciake kuma thimũinĩ, kana no ũ wĩikie thimũ ciaku no ũke haha, ũkĩenda gũikĩrio mbia ciaku thimũinĩ, na no no ũhũthĩre kũrĩha kũrĩha na kũgũra kandi iria cikoragwo cigĩkĩrwo thimũinĩ, na no ũkũre ũ no ũgũre raini, na nĩ mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga Kenya, kana bũrũrinĩ kwa njĩra nene mũno, na nĩũkoragwo wĩ mũtaratara ũmwe mũhũthũ mũno, nĩguo o mũndũ kuma arĩa anini, nginya arĩa akũrũ, mahote gũtũmĩra.

Mwene nyũmba agathiĩ kũrĩa akomborithĩtie andũ nyũmba ciake, agathiĩ akera mũikari na nĩndĩrenda ndĩrenda kũhaicia kũhaicia nyũmba ici kũhaicia nyumba ici mbia, tondũ kĩambere, thaici mũrarĩha ngiri ithano, rĩũ ndĩrenda nyũmba ciakwa cikorwo cikĩrĩhwo ngiri mũgwanja. Akamera gĩtũmi mwene nyũmba akera mũĩkari gĩtũmi gĩa kũhaicia, akamwĩra thitima nĩnyongerere thogora, na maĩ nĩmongerere thogora, na nĩndĩramũhakĩire nyũmba ici rangi, ũguo nĩndĩrenda kuona bainda yakwa. Mũikara akamwĩra aca. Kĩndũ kĩa mbere ndũnatũhe nothithi atĩ nĩũrenda kũhaicia nyũmba ici mbei, na onokorwo thitima na maĩ nĩ cihaicĩte mbei, citingĩkorwo cihaicĩte na makĩria ma makĩria ma na ngiri icio igĩrĩ ũrongerera igũrũ. Na ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩũka gũtwĩra, mbei nĩ nĩũrahaimbia mbei, na ndũnatũhe nginya notithi. Magathogorana hau, na na mũ mwene nyũmba akauga aca ici nĩ nyũmba ciakwa, na ngwĩka ũrĩa ndĩrenda na ndĩrenda na na ndĩrenda na ndĩrenda kũhaicia ma.

Ndĩrona haha nĩ gĩcunjĩ gĩa ciana, ũrĩa ũrĩa marakũra mũtaratara wa ũrĩa ciana ciandigua a mĩaka ĩtano cirakũra, na ndĩrona haha hena gĩcunjĩ gĩa ciana iria iria irĩ thĩ wa mĩaka ĩtano, na arĩa matarĩaga wega kana arĩa matarĩaga irio iria ciĩna hinya, na ndĩrona moyete mũtaratara ũyũ kuma mwaka wa ngiri ĩmwe, magana kenda na mĩrongo kenda na ĩtatũ, nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ, na ndĩrona nĩ nĩ ĩrathiĩ haha ha arĩa ma marĩ na na kiro iria itakinyanĩire, ndĩrona mũtaratara ũcio ũrathiĩ wĩikũrũkĩte, ona arĩa ndĩrona mũtaratara ũcio ũrathiĩ wĩikũrũkĩte.

Rĩrĩa nguona ũũ, menyaga nĩ mũmemerekia ũrĩa wĩtagwo Jeff Koinange, ũrĩa akoragwo akĩnyita ũgeni ateti kana ona andũ angĩ arĩa moĩkaine na magakorwo na mĩario ya ĩmwe kwa ĩmwe, magakorwo mũmemerekia ũyũ agakorwo akĩmoria ciũria irĩa arenda na ciũria irĩa a Kenya maroria gũtũmĩra thimũ-inĩ na, andũ aya makoragwo manyitĩtwo ũgeni magacokia ciũria icio, na ũkoragwo wĩ mũtaratara wa ĩmwe kwa ĩmwe.

Haha ndĩrona nĩ thokoinĩ, na kĩrĩa kĩrathiiĩ nambere nĩ wendĩa na ũgũri wa indo, na ndĩrona hena nginya andũ arĩa marakuĩra andũ indo, makĩmatwarĩra harĩa marenda, na koragwo na bata mũno ta tondũ nĩũkoragwo na bainda mwena wa mwendia, mwendia nĩonaga bainda nene, angĩona agũri aingĩ, ona mwena wa mũgũri, onake akoragwo na bainda todũ nĩ nĩona kĩrĩa akwendaga. Na ũndũ ũyũ ũkoragwo na bata tondũ, nĩ ũgũteitha nĩũkoragwo na bata rũrĩrĩinĩ, tondũ nĩ ũteithagia rũrĩrĩ rũkũre, na gĩcigo kĩũ gĩkorwo gĩgĩkũra, gĩgĩkũra wega, na gĩkagucĩrĩria andũ aingĩ thokoinĩ ici.

Nĩguo ũkorwo ũkĩruta ũndũ ũyũ, ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ wĩna ũmenyo, na ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ wĩrutagĩra mũno, tondũ marenda, ũndũ ũyũ ũrenda nĩũndũ wa gũbacĩrĩrwo mũno, ndĩrona nĩ ũrĩithia wa thamaki, na thamaki ciendaga kũrorwo na njĩra ciothe, ikaheagwo irio mathaa marĩa mabatie, irio iria ibatiĩ, na gũcenjagĩrio maĩ, na gũ na gũcenjagĩrio maĩ, na ndĩrona hena, hena mĩmera ĩ hau, nayo yothe ciothe indo ici ciothe cirenda mũndũ wĩrutanĩirie biũ.

Ũndũ ũyũ ũrĩa wĩkagwo rũrĩrĩinĩ rwakwa nĩ atĩ andũ aya mathomeire maũndũ ma ũrigitani nĩmathianga matũrainĩ, magathiĩ o mũciĩ o mũciĩ. Magathiĩ magĩthomithagia andũ ũhoro ũkonie ũgima mwega wa mwĩrĩ, na magathiĩ makĩmoragia ciũria kana hena kĩndũ mũndũ angĩkorwo agereire, kĩrĩa kĩramũthumbũra mwĩrĩinĩ kana ũrĩa maũndũ make maikaire. Na badũ no maheyanaga mataro ũrĩa mũndũ agwĩka nĩguo aikare mũtũrĩre ũrĩa ũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Kũringana na ũrĩa ndĩrona, haha hena andũ mũndũ ũraruta mbia, na kũringana na ũrĩa kũhaine, haronekana tarĩ handũ ta kanithainĩ, kana handũ hahana haũndũ ta hangĩkorwo kanithainĩ, kana handũ kĩũnganoinĩ, nĩkio andũ mararuta mbia, na hena andũ mararia, na ũguo nĩkũringana na meciria makwa.

Haha nĩndĩrona aithĩramu, na nĩandũ ta andũ arĩa angĩ, no makoragwo na mawĩtĩkio mao, ma kũringana na ndini ciao. Na bata wao nĩatĩ ma nĩandũ ta arĩa angĩ, na ũbatiĩ kũnyitanagĩra nao, nĩguo gũ gwĩ gũkũria na gũkorwo na ũrũmwe bũrũrinĩ. Na ũrĩa kũringana na ũrĩa njũĩ, nĩmakoragwo nĩmakoragwo na mambũra mao, otorĩa akristũ makoragwo na na mambũra mao, na mawĩtĩkio mao.

Haha haronekana ta hena mũcemanio, nĩmũcemanio wa andũ aruti a wĩra, kana andũ arĩa marutaga wĩra wabici ĩmwe, kana ona atongoria, na kĩ kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩkwaria mararanĩria, no tuge marenda kũmenya ũrĩa mangĩkũria kambuni yao, kana ũrĩa ma mangĩ kana ũrĩa magwĩka, nĩguo nĩguo kambuni yao ĩkũre na maũndũ marĩa mabatiĩ gũcenjia, na no ĩkorwo nĩ mũcemanio wa abunge, a andũ arĩa mato atongoria a bũrũri, na nĩndĩrona nĩkwaranĩria mararanĩria.

Indo ingĩ cingĩhũthĩka ithenyainĩ rĩa riko rĩrĩ rĩa mahiga, mũndũ no mũndũ no agũre njiko, ĩrĩa ĩtũmagĩra makara, kana mũndũ no a atũmĩre mũtũngĩ wa ũrĩa ũkoragwo na mũtũngĩ ũrĩa ũkoragwo na ngasi, ona kana mũndũ no athondeke riko rĩa rĩa rĩa kĩrĩu. Ona rĩo no rĩhũthĩraga ngũ, no nĩ nĩrĩkoragwo rĩtikoragwo na ndogo mũno. Nĩrĩkoragwo na na nĩrĩkoragwo na mũbaibu ũrĩa ũrutaga ndogo nanja.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩrona haha nĩ ndĩrona waru. Kĩndũ kĩa mbere nyambaga gwĩka nĩ kuoya waru na ngoya kahiũ, ngekĩra maĩ thuburia-inĩ kana mbeceni-inĩ, ngacoka ngoya waru ciakwa ngacithitha wega ngaruta makoro na ngaruta handũ harĩa hangĩkorũo hathũkĩte. Ngacoka ngacitinangia wega kũringana na ũrĩa ngwenda ona kana ngacikia ũguo. Ngacoka ndarĩkia gũthitha ngacithambia, ndacithambia ngekĩra kũringana na ũrĩa ndĩrenda, no nyende gũtherũkia na no nyende gũcikaranga. Rĩu ndenda gũkaranga, njĩkĩraga maguta makwa, nyanya, itũngũrũ na cumbĩ wakwa, ngareke ihĩe ngacoka ngongerera waru ciakwa, ngacikunĩkĩra ikahĩa, na ngongerera maĩ manini nĩguo hakorũo na thubu.

Ũrĩa ndĩrona haha nĩ ndĩrona mũndũ wa nduthi, ngacoka ngona hena makanika na nduthi na hena indo cia gũthondeka nduthi, hena cia gũthambia no ĩkorwo ona no gũthambia. Kĩndũ kĩa mbere mũndũ ũyũ wa nduthi no ĩkorwo nduthi yake nĩ ĩrathũkĩte nĩkĩo amĩtũarĩte ĩkarorũo kana no wega ona okorwo ti gũthũka ĩĩ thũku no wega gũtwaraga nduthi yaku ĩkarorwo maita maingaingĩ nĩkuo kwĩmenyerera na gũkorwo wĩ mũgitĩre wee na ũrĩa ũrakuua. Na no ĩkorũo na pause ĩĩ atũarĩte nduthi yake ĩgathondekũo.

Haha ndĩrona mũgogoteni na ũrĩa twĩtaga na rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tũwĩtaga mũgogoteni, mũgogoteni ũyũ ũtũmĩkaga maũndũ-inĩ maingĩ, kindũ kĩa mbere noũgucio nĩ mũndũ na mbando noũgucio nĩ bunda, ona, kwĩna kũndũ kũngĩ ndĩronire igucagio nĩ ng'ombe. Aya, mũmũgogoteni ũyũ noũgũthi ũkuaga indo, mĩrigo, thoko-ini nanoũkuaga maĩ ũgĩtwarĩra andũ, na mbando nĩũkuithagio mahuti, mũno mũno mĩrigo, no na nĩnjĩra hũthũ mũno onakorwo ti ti ndũkoragwo raithi mũno gũtũmĩra, nĩ njĩra njega ya gũkua mĩrigo handũ ha kwĩnogia.

Haha ndĩrona hena mĩtũngi na maĩ, aronekana tarĩ handũ hendagio maĩ, kũronekana itũrainĩ rĩrĩ, gũtikoragwo na na maĩ kwa wĩingĩ, na haha ndĩrona nĩ mwendia arendia maĩ, na a andũ a itũra rĩu, ma mokaga kũgũra maĩ haha, na ũndũ ũyũ wonekaga ha kaingĩ kaingĩ harĩa matũrainĩ marĩa matakoragwo na maĩ mĩciĩinĩ ya andũ, mathiaga kambĩ makagũra maĩ, na mũtũngi ũmwe no nĩkũringanaga na ũrĩa kwanyu gũikare, nĩkũringanaga na ũrĩa kwanyu maĩ mendagio, hena handũ maĩ mendagio kĩng'ori mũtũngi ũmwe ũmwe, kana ikũmi, na gũthiĩ ona ũkore hena handũ ũgĩ o mũtũngi ũrĩhagio gĩbaũ.

Haha ndĩrona hena mũthuri, na hena mũtumia, na mũtumia aratwarĩra mũthuri irio, anyitĩte maĩ, no kũringana na ũrĩa mehumbĩte, ĩronekana tarĩ gũthaka marathaka thinema, tondũ mũthuri ũrĩa kũringa na ũrĩa aronekana nĩ mũnini, no ekĩrĩte ta mũndũ mũkũrũ, ona mutumia aronekana bado nĩ mũndũ mwĩthĩ, no ekĩrĩte ta mũndũ mũkũru. Koguo niĩ ndĩrona tarĩ thinema marathaka, na riũ nĩ mũ mũtumia aratwarĩra mũthuri irio.

Haha ndĩrona gĩbiriti, na kĩndũ gĩkĩ gĩtũmĩkaga gwakia mwaki, rũrirĩinĩ rwakwa, gĩtũmĩkaga gwakia mwaki, na okorwo ũrenda kũruga, ũgakia nakĩo mwaki, na no wonaga no ũtũmĩre kwanjĩra njega, na no gĩtũmĩke kwa njĩra njũru, kwa njĩra njega nĩ gwakia mwaki wa gwĩka maũndũ mega ta kũruga, gwakia mwaki wakũruga, kana wagwĩka kĩndũ, no nĩ nyonaga athuri angĩ ona atumia magĩgĩtũmĩra gũ gwakia thigara, kũgũcia thigara, na no ũrĩa gĩtũmĩkaga rũrĩrĩinĩ rwakwa nĩ gwakia mwaki, ĩĩ.

Haha ndĩrona kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩndĩrona hena andũ mabangĩte raini, na makuĩte maratathi, mahana tamokĩte gwetha wĩra, nĩ kũringana na ũrĩa mekĩrĩte na ũrĩa mahana ũrĩa matherete na ũrĩa mekĩrĩte nguo cĩa kuonania nguo cia kuonania ta marenda gũthiĩ wĩra, na maratathi, o mũndũ nĩndĩramwona na mbahaca, na ũrĩa ndĩreciria haha nĩ wĩra marathiĩ gwetha, marathiĩ gwetha na nĩkĩo mabangĩte raini.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ kũruga, kindũ kĩa mbere, ingĩenda ingĩmwĩ mwonia ũrĩa ngwakia mwaki ũrĩa mwaki wakagio, ũyũ wa mahiga, ũyũ wĩ haha mbicainĩ, ndĩmwonie ũrĩa mũndũ abatiĩ gwakia, ũrĩa mũndũ abatiĩ kwambĩrĩria, ndĩmwonie ũrĩa akũigĩrĩra thuburia, mwakinĩ, ekĩre gĩtũngũrũ, ekĩre maguta, ekĩra maguta, eterere gĩtũngũrũ kĩambe kĩhĩa hĩe, acoke ongerere nyanya, ambe aciruge, ongerere gacumbĩ, aciruge nginya cihĩe, na acoke ongerere kĩrĩa ekwendaga kũruga. Nokorwo nĩ waru, nokorwo nĩ nyeni, nokorwo nĩ, okorwo nĩ mũcere, ongerere maĩ, nĩguo ekĩre mũcere, na athime maĩ kũringana na ũrĩa mũcere wĩiga wĩigana.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ toci, na ũrĩa gĩtũmĩkaga mũtũrĩreinĩ wa o mũthenya, nĩgĩtũmĩkaga mũno mũno ũtukũinĩ, ũtukũ, kana gũtarĩ gũ handũ hatarĩ na thitima. Ta kwa mũhiano, ũtukũ, okorwo barabara ĩrĩa ũragerera ndĩrĩ na na ndĩrĩ na ũtheri, nĩkĩo kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmĩkaga kũmũrĩka njĩra, ona okorwo nyũmbainĩ yaku thitima nĩciora, no ũtũmĩre kũmũrĩka maũndũ marĩa ũreka, na ona no ũhũthĩre gũtũmĩra yani gĩtũmĩkaga kũ gĩtũmĩkaga handũ hena nduma kũmũrĩka wega.

Rita rĩakwa rĩa gwĩthambĩra, no ndirikane wega, tondũ ndamenyire gwĩthambĩra ndĩ o mũgima, na ndioĩ ũrĩa batiĩ kwambĩrĩria na nĩ ũĩ mũndũ no nĩndaiguaga guoya tondũ nĩtwanaigua ngano anga mũndũ nĩ anyuire maĩ nginya agĩkua, kana maũndũ ta macio. Rĩũ ndarĩ na guoya mũno, no nĩndarĩ na mũndũ wa kũndeithĩrĩria, na nĩtwe, nĩabundithirie gwĩthambĩra, na ngĩmenya gũtubĩra wega, ona ona thikũ ici nĩkĩo gĩkoretwo kĩndũ kĩrĩa nyendete gwĩka mũno, no mũthenya wakwa wa mbere kĩndũ ingiũga, ndarĩ na guoya, na ndienda ndiendaga kwĩrekereria, kwĩrekia nĩguo nĩguo ndubĩre, ndaiguga guoya, ndiendaga kuma gũkũ mĩenainĩ, ndendaga njikare handũ ndĩranyitĩrĩra kĩndũ.

Rĩrĩa ndona ũũ, hena thaburia, na kĩndũ kĩa kũnyita thaburia, na kĩndũ gĩkĩ gĩtũmĩkaga mũno mũno, kanyamũ gaka ga kũnyita thaburia gatũmĩkaga mũno mũno rĩrĩa ũraruga ngima, nĩkanyitagĩrĩra thuburia wega, na ndĩngĩ ndĩngĩ enyenya, kanyitagĩrĩra wega, na thabu na ndona thaburia, na kanyamũ kau, kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa nĩatĩ mũndũ arenda kũruga.

Ũtahi wa mũthemba ũyũ wa maaĩ, nĩũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, tondũ matukũ maya tũrĩ, nĩgũkoretwo gũgĩkĩrwo mĩbaibũ ĩrĩa ĩrakinyia maaĩ nginya mĩciĩ-inĩ, na mũndũ akarĩhĩra. na nĩmekĩrĩte mĩberethi ĩrĩa ĩrakinyĩria andũ maaĩ mĩciĩ-inĩ yao, na nĩ njĩra hũthũ, nĩ njĩra hũthũ mũno, ĩyo ya maaĩ magĩgũkinyĩra harĩa ũrĩ, handũ ha wee gũthiĩ gũkua maaĩ.

Kũringana na ũrĩa ndĩrona haha, hena mwaki wa mahiga matatũ, na mwaki ũyũ ũkoragwo wa gwakia na ngũ, na ndũkoragwo wĩ mũritũ gwakia, na kĩrĩa kĩrathiĩ nambere mbicainĩ ĩno nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ kũruga araruga, na ngĩrora mũiko ũrĩa wĩ hau, mũndũ ũyũ araruga ngima, kana araruga mũkimo. Nĩũndũ wa ũrĩa mũiko ũtariĩ, na nĩndĩrona nĩakunĩkĩire irio ciake wega, na ũguo nĩ kuonania nĩ wega tondũ nĩ kũrigĩrĩria rũkũngũ kana kana ndogo, kũingĩra irioinĩ.

Haha ndĩrona hena ndagĩtarĩ, na hena mũrwaru, na kĩndũ kĩrĩa ndagĩtarĩ areka, nĩgũtheca arenda gũtheca mũrwaru ũyũ, na nĩguo ũkorwo ũkĩnyanĩirie gwĩka wĩra ũyũ, ũbatiĩ gũkorwo ũthomete gĩ gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ, ũbatiĩ gũkorwo ũmenyete maũndũ makoniĩ ndawa, na gũthecana, na bata wa na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩatĩ nĩũrateithia arwaru aya, kũhonanga na ihenya.

Rĩrĩa nguona ũũ, ndĩrona mũtumia ũnyitĩte nda, na hau ena mũthuri wake, na maronekana marĩ akenu mũno, nĩũndũ wa kũgĩa gũkorwo marĩ aritũ, na gĩtũmi na gĩtũmĩ gĩa gwaka ũũ, rĩũ ũũ maronania wendo haha, nĩ kũringana na ũrĩa mandagĩtarĩ maugaga, mwana wamwonia wendo o arĩ o ndainĩ, nĩ nĩaiguaga, ona wamwarĩria arĩ o nda inĩ nĩaiguaga, na maronekana marĩ akenu, na nĩmaronekana marĩ akenu mũno.

Haha ndĩrona nĩ magathĩti marendio, na kũringana na ũrĩa tũrathiĩ tũthiĩte, magathĩti nĩmarathiĩ mathirĩte, na tondũ thikũ ici ti andũ aingĩ mendete gũthoma, magathĩti tondũ tũracio tũrona ma maũndũ macio mohoro macio thimũinĩ citũ, na ũrĩa ingĩenda maũndũ marĩa ingĩenda andũ aya agũcabithia magathĩti mabatiĩ meke, nĩatĩ mũ mamenye ũrĩa megwĩka, ma mamenyere mamenye ũrĩa megwĩka nĩguo ngathĩti cikorwo ci cĩina indo i kĩndũ kĩa kũgucĩrĩria andũ mũno.

Nĩguo ũhote gwĩka ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩrĩa kĩndũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũthomeire gwĩka ũndũ ũyũ, gwĩka wĩra ũyũ, ũkorwo ũthomeire maũndũ ma mĩtambo, maũndũ ma kombyuta, maũndũ marĩa marathiĩ na maũndũ ũrĩa tekinorojĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia, na ũkorwo na ũmenyo wa ũkorwo na ũmenyo mũnene wa wa kũruta wĩra na kombyuta wega, na maũndũ ma na maũndũ ma nenda.

Haha kũringana na ũrĩa ndĩrona, ihana ta bamĩrĩ ĩmwe nene, na hena ciana, na andũ agima, na kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩtamathiĩte gũcera handũ, ta ũrĩa tũthiaga gũcera dĩthemba, kana kwĩna mabũra mangĩ, na kana o mathiĩte kĩũnganoinĩ, na mahana tarĩ ciana cia arĩ na ariũ ariũ a nyina ũmwe, kana ĩ mahana mahana tarĩ ciana cia arĩ na ariũ a nyina ũmwe, na mahũrĩtwo mbica ĩno na kĩririkano, kĩa ũrĩa mathiĩte gũcera kũndũ, me hamwe, na makĩrĩanĩra, na ma makĩmenyana, na makĩaranĩria.

Kũringana na ũrĩa ndĩrona haha, hena matunda, hena mboga mĩthemba mĩthemba, hena indo cia kũruga, hena maĩ, hena soda, na hena mũndũ ũyũ ũre ũrathiĩ akĩgũraga indo ici, na kũringana na ũrĩa ndĩrona mwena ũyũ arũgamĩte nĩ mwena wa kwendia irio iria cikoragwo ciendekanĩte mwĩrĩinĩ, irio iria ciheaga mwĩrĩ hinya na ũgima mwega, na ndĩrona nĩ nĩagũrĩte indo na no hena indo we mwene agũrĩte na ti njega mũno na na ũgima wa mwĩrĩ, no nĩ wega gũcirĩaga rita rĩmwe rĩmwe, no ti kũmenyera mũno.

Haha ndĩrona nĩ irio, cirendio gĩbandainĩ, na hena irio mĩthemba mĩingĩ, hena waru, hena matunda, hena kabici, hena mboga cia mĩthemba na mĩthemba, hena nyanya, hena ma itũngũrũ, na ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, kindũ kĩa mbere nĩ akorwa e mũtheru, nĩguo kĩbanda gĩake gĩkorwo kĩhana wega, acoke acibange kũringana na ũrĩa kũringana na ũrĩa arenda, na rĩu aige waru handũ hamwe, aige nyanya handũ hamwe, acurie marigũ ũrĩa kũbatiĩ, a aige kabici mwena wake, aige itũngũrũ na nyanya o kĩndũ mwanyamwanya, na akorwo e mũtheru, athambi athondeke gĩbanda gĩake, na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ nĩguo kũgucĩrĩria agũri.

Haha ndĩrona nĩ mũndũ, ũrĩa ũtwaragĩra andũ irio indo iria citũmanĩtwo, na nĩguo ũkorwo na ũmenyo wa gwĩka ũndũ ũyũ ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũndũ ũmwe wĩ wĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna wĩigĩrĩrĩki mũnene, nĩguo ndũka nĩkũ nĩguo kĩndũ kĩa mũndũ gĩtikore na ũkinyie o kĩndũ harĩa gĩbatiĩ gũthiĩ, mathaa marĩa mabatiĩ gũ, mathaa marĩa gĩbatiĩ gũkinya, na ũbatiĩ gũkorwo wĩ ũkĩandĩka mathaa marĩa umire kũu na mathaa marĩa ũkinyire, na ũbatiĩ kwandĩka kana mũndũ ũcio ũcio ũratwarĩra kĩndũ kana nĩ nĩa nĩakĩ nĩkĩmũkinyĩire, na ũ ĩ na ũka ũkandĩka kana nĩkĩmũkinyĩire, na mathaa marĩa gĩkinyire.

Andũ mabatiĩ kũbundithio ũrĩa mabatiĩ gũtungata mũndũ atihĩtio kamũira ngari cigũkinya cia gũkua arũaru cigũkinya, mabatiĩ gũkorũo monetio ũrĩa ũbatiĩ kũmũtungata ihenya ihenya, kĩndũ kĩrĩa gĩtagũo ũtungata wa mbere kamũira ũtũarĩte mũndũ ũyũ thibitarĩ. Okorũo nĩ gũtihio handũ aroima thakame monio ũrĩa mabatiĩ kũmũĩka nĩguo ndagate thakame nyingĩ. Ona okorũo nĩ kũringĩka ũrĩa mabatiĩ gũĩka ona okorũo tuge nĩ gũtahĩka kana ndaraigua wega. Mabatiĩ kuonio ũrĩa mangĩtungata mũndũ kamũira ngari cia gũkua arũaru kũmatwara thibitarĩ cikinyĩte ona kamũira mamatũarĩte thibitarĩ.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo na bata rũrĩrĩinĩ, haha ndĩrona ndagĩtarĩ, akĩaranĩria na mũndũ, na bata wa gwĩka ũguo, no kĩndũ kĩa mbere no akorwo nĩ mũndũ ũyũ aroria harĩa haramũtura, na ũrĩa wĩna bata mũingĩ nĩguo amenye ũrĩa ekũmũteithia, na ũrĩa ekũmũrigita, na kĩndũ gĩa kerĩ no akorwo aramwerethera ũrĩa egũtũmĩra ndawa kana ũrĩa ekũrĩa, nĩguo kũ kũhũrana na ndwari ĩrĩa mũndũ ũyũ enayo, rĩrĩa ũrĩa bado wĩna bata tondũ nĩkũmwarĩria aramwarĩria akĩmũheaga mataro, ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩka.

Haha nĩ wendia na ũgũri wa indo irĩa mũndũ angĩkorũo abataranĩtie kũhũthĩra rũrenda na haha kĩrĩa mũndũ ekaga, ũthiaga ũkarora kĩrĩa ũrenda ona okorwo nĩ nguo, ona okorwo nĩ iratũ kana irio kana okorwo nĩ thimũ, o kĩndũ giothe kĩrĩa ũrenda. Ũgacoka hena handũ ũbatiĩ kũhihinya ũkarora thogora wa kĩndũ kĩu. Okorwo nĩ ũrakĩenda hena handũ ũbatiĩ kũhihinya nĩguo andũ aya marendia gũkũ rũrenda-inĩ mamenye nĩ wagĩtia, ũgagĩtia ũgacoka ũkaheana, ũkaheana kũrĩa ũikaire, namba yaku ya thimũ, ũgacoka ũkarĩha na kĩndũ kĩu nĩ gĩkũrehwo nginya hau urĩ.

Haha ndĩrona mũirĩtu, mũirĩtu ũrĩa ũraria na thimũ, na kĩndũ kĩrĩa ndĩrona haha agĩka, nĩ nĩkwaria araranĩria na mũndũ wĩ thimũ-inĩ, na nĩ mũcanjamũku mũno, koguo kĩrĩa angĩkorwo akĩra mũndũ ũcio ũngĩ kana kĩrĩa mũndũ ũcio ũngĩ angĩkorwo akĩmwĩra, nĩ kĩndũ kĩra tũma, nĩ kĩndũ kĩramũcanjamũra kĩndũ kĩramũkenia na, wara kwaranĩria na thimũ nĩ, gũteithagia gũkũria ũndũgũ, nanĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega, na, ĩ nĩũkoragwo wĩ ũndũ mwega.